Macini ici ĩ, cigucagia maĩ kuma rũĩ-inĩ kana matangi-inĩ. Maĩ makinya macini-inĩ, macini ĩkambia gũitĩrĩria mĩmera ĩyo mĩmera maĩ. Rĩrĩa macini yaheo rũtha, ndĩngĩruta wĩra ĩtahetwo rũtha, koguo ĩ, macini ĩ, ĩna ũmenyo wa kũmenya mĩmera nĩ yaigania maĩ ĩgathonga, gũthonga ĩgathiĩ ĩgĩitagĩrĩria mĩmera ĩyo ĩngĩ yoothe maĩ. Yarĩkia gũitĩrĩria mĩmera yothe maĩ, ĩkarĩkia na ĩkehera hau. No yume hau ĩthi mwena ũngĩ kana yeterere ĩheo rũtha wa kũruta wĩra ũngĩ.

Ũhandi wa kũhũthĩra macini ũraga gũtherema nĩ ũndũ wa rĩrĩ, andũ arĩa marahũthĩra macini ici na andũ arĩa aingĩ mararĩma nĩ andũ akũrũ ũngĩrora. Koguo ĩ, nĩ hinya mũno wĩrĩre mũndũ mũkũrũ ahũthĩre macini kũhanda na ĩmũrehere magetha mega, kĩu nĩkĩo gĩtũmi ingĩona. Tũtirĩ tũratũma andũ akũrũ metĩkie indo ici koguo tũngĩtũma metĩkie indo ici, nĩmekũhũthĩra indo ici no ta thaa ici matingĩhũthĩra tondũ matiraciĩtĩkia no cimarehere mage magetha.

Niĩ bangíte atĩrĩrĩ, mahinda maya mangĩ maroka, tũbatiĩ tũthuthurie na tũmenye nĩ mĩmera ĩrĩkũ ĩkũraga kũrĩa gũbatiĩ na kũrĩa gũtabatiĩ nĩguo tũmenye tĩĩri ũcio kana nĩ ũratwarana na mĩmera ĩyo tũrahanda kuo. Tũngĩmenya ũguo, nĩtũkũmenya kũrĩa tũbatiĩ kũhanda mĩmera ĩno na kũngĩ. Koguo ĩ, niĩ kĩrĩa ingĩenda kũrora nĩ tĩĩri mũno mũno mũno, tũngĩrora tĩĩri na tũmenye kĩrĩa gĩbatiĩ gũkũra haha na harĩa, nĩ tũgũka kũmenya nĩ mĩmera ĩrĩkũ na nĩ tũkũhũrana na moritũ ma ũrĩmi mahinda maya mangĩ megũka.

Arĩmi nĩ mahũthagira njĩra nyingĩ kũiga mbegũ ciao tene. Arĩmi amwe nĩmahũthagĩra indo ta mũhu kũiga mbegũ, amwe nĩ mahũthagĩra itara. Itara nĩ handũ mbegũ ciaigagwo cionereirio mwaki kana ndogo. Kũoguo ndogo yoka-ĩ kana mwaki, ĩgatũma ciũme. Cioma-ĩ, ikaigwo wega na ikahũthĩka kũhanda ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ.

Irio-ĩ ciagethwo cibatiĩ kũigwo handũ hega, handũ hatarĩ indo ta mbĩa, handũ hatarĩ indo ta maĩ, handũ hatarĩ na mũthũa nĩ getha ciũme wega indo ta mbembe, mboco cibatiĩ kũigwo handũ hatarĩ maĩ nĩ getha ciũmecithi cigathĩo kana imwe cithi cikendio. Indo ta mũcere ciagethwo cithiaga cikomithio nĩ getha cihũthĩke nĩ mũingĩ. Icio nĩ njĩra cia bata iria cibatiĩ kũhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa andũ marahanda irio, maragetha irio nĩ getha citikore.

Gũkũ-ĩ he macini cihũthĩkaga nĩguo citeithie ng'ombe, kũgĩa ũrugarĩ hĩndĩ irĩa kwina heho. Macini ici-ĩ, nĩta macini cia kũruta ũrugarĩ, cikaigwo rũthingo-inĩ kana kũrĩa ng'ombe cikaraga. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho cikagwatio cikaruta ũrugarĩ, na ũrugarĩ ũcio-rĩ, ũgateithia ng'ombe kũigua ciĩ ciĩ sawa na cigateithia ng'ombe kũruta iriia rĩrĩa rĩbatiĩ.

Macini ici-ĩ, nĩ citeithagia arĩmi a cai kũrigĩrĩria ria. Rĩngĩ, macini ici nĩ citeithagĩrĩria arĩmi a macani matige kũhũthĩra maĩ maingĩ tondũ macini ici nĩ citeithagia gũtũma tĩri ũnyitĩrĩre maĩ mũno mũno ona rĩrĩa gũtarĩ na mbura. Kũoguo-ĩ, macani magakũra wega matarĩ na thĩna o wothe.

Tekinolonjia ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũkũ gũcagũra mbembe, hĩndĩ ĩrĩa ciagethwoĩĩ, mũno mũno nĩ andũ, andũ nĩo mahũthĩkaga kũmenya nĩ mbembe ĩrĩkũ njega, kana nĩĩrĩkũ njũru, maroraga na rangi wa mbembe, kana mbembe ĩna marema, kana mbembe nĩĩrĩtwo nĩ nyamũ, ĩyo nĩyo tekinolonja mũno mũno ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũkũ kũmenya mbembe kana nĩ njega kana njũrũ.

Teknolojia ya kũiga ya kũũmithia ya kũũmithia na kũiga irio ĩnyitaga itemi na rĩrĩ he ihinda rĩrĩa rĩmenyekaga mbembe ĩbatiĩ kũigũo, nĩ guo yũũme wega, nĩ guo ĩgagĩthi ĩkagethũo. Kwoguo ĩ, macini ici cithondekagũo cikamenya atĩ rĩrĩ, irio yakĩria gĩkĩro gĩkĩ nĩ yoma, ĩtakĩrĩtie gĩkĩro kĩna ndĩ ũmĩte, kwoguo ĩ ĩgateithĩrĩria kũrora nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega rĩa kũruta mbembe cioma.

Teknolojia ĩrĩa ĩhũthĩkaga thutha wa kũgetha ĩhinyagia atĩa gũteanga irio, ĩ hinyagia na rĩrĩ, nĩ ĩmenyaga irio iria thũkũ nĩ ũndũ wa indo iria ĩhetwo kũmenya. Ongoo irio ici cihana ũũ nĩ thũkũ ongoo cihana ũũ nĩ thũkũ. Nayo ĩkamenya atĩ he harĩa irio ici ĩ cingĩkinyia nĩ thũkũ. No ongorũo ĩrĩtwo irio ici cibatiĩ gũkorũo ũũ na nĩ njega ĩkamenya ũguo, ongorũo nĩ ũũ ũngĩ ĩkamenya o ũguo bado.

Ũũkĩ ũgethagwo atĩrĩrĩ, mũgethĩ athiaga na..ekĩrĩte nguo cia ũmenyereri na agathiĩ na ndogo. Athiĩ na ndogo rĩ, agathiĩ akaingata njũkĩ icio na akaruta mwatũ wa njũkĩ na agathiĩ akaruta ũũkĩ na akaũgetha, agathiĩ akaũthondeka ũgakorwo ũũkĩ mwega wa kũrĩo.

Macini cia kũmithia mbegũ nĩ igĩte ngumo mũno, no macini ici-ĩ, nĩciendaga cikarorwo wega tondũ he rĩmwe cihĩtagia . Ciahota kuga irio nĩ ciũmĩte, no irio citiũmĩte, ciahota kuga irio nĩ njega, no irio nĩ thũku. Kũoguo-ĩ cibatiĩ cikaroragwo, cikaheo mawoni mega nĩgetha ikamenya kana ikarora maũndũ marĩa ĩrauga nĩ mega ũhoro ũkoniĩ irio icio cihetwo.

Mathĩna marĩa agethi magĩaga, arĩmi magĩaga hĩndĩ ĩrĩa magetha irio, no magethe irio citarĩ ngũrũ, kana no magethe irio cikũrĩte mũno ũrĩa citabatiĩ, koguo ĩ, he njĩra irĩkũ cingĩhũthĩka kũmenya irio ici nĩ ciakũra nĩ cigethwo, kana nĩ cikinyĩte nĩ cikinyĩte ikĩro rĩa kũgethwo?

Nĩ kũrĩ ngwatanĩro cigana ũna iria citeithagia arĩmi ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi, ta Kenyaĩ gwĩ Kenya National Farmers Federation, ĩyo nĩyo ĩmwe ngwatanĩro ĩrĩa ĩteithagia arĩmi kũmahe mbegũ njega, kũmahe bataraitha njega, kũmahe indo nyingĩ njega iria cikũmateithia, nĩguo magĩe na magetha mega.

DigiFarm nĩ gwatanĩro njega mũno mũno mũno ĩrĩa ĩtũteithagia ta arĩmi, gũtũmenyithia nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩĩka tuongerere magetha, maũndũ ta macio. No gwĩ kũndũ kũmwe Safaricom DigiFarm ĩtangĩhota gũkinya tondũ matimĩũĩ, matirĩ merwo ũhoro ũkoniĩ yo. Kũoguo kĩrĩa ingĩona nĩ Safaricom ĩgerie kumakinyĩra macinani na kũmateithia kũmenya ĩno nĩ ndũ, ũrĩa mangĩmĩhũthĩra na mangĩmĩhũthĩra atĩa kũmateithia kuongerera magetha.

Tekinoronjia nĩ ĩteithĩtie arĩmi a Kenya mũno mũno, rĩmwe tekinoronjia nĩ ĩteithĩtie arĩmi kũmenya tĩri wao, kerĩ tekinoronjia nĩ ĩteithĩtie arĩmi kũgĩa mbegũ njega, iria cingĩhũthĩka kũhanda na kũgĩa magetha mega, gatatũ tekinoronjia nĩ ĩteithĩtie andũ kũmenya nĩ mahinda marĩkũ mega ma kũhanda na nĩ marĩkũ moru ma kũhanda, tondũ wa kũrora rĩera kana maũndũ mangĩ marĩa matũmaga mĩmera ĩkũre kana ndĩgakũre.

Thirikari kũmwe rĩ, nĩ ĩteithĩtie, kũmwe ndĩkinyĩrĩte, hau naho. Kguo rĩ, kĩrĩa niĩ ingĩona thirikari nĩ ĩteithĩtie arĩmi amwe, tondũ wa kũmahe bataraitha, amwe tondũ wa kũmahe mbegũ, amwe tondũ wa kũmathondekera mbiacara iria mekwendia indo icio ciao magetha na mbei njega, no kũmwe kwĩ arĩa matarĩ marateithio, koguo niĩ ingĩra thirikari, ĩthiĩ ĩmateithie kũu kũrĩa ĩtakinyĩrĩte, no kwĩ kũmwe thirikari ĩteithĩtie mũno nĩũndũ wa bataraitha nĩũndũ wa nĩũndũ wa bataraitha, nĩũndũ wa maĩ, nĩũndũ wa mbegũ na indo ta ici.

Kwoguo rĩ, arĩmi a macani nĩ mahũthagĩra kĩondo na kamũtĩ hĩndĩ ĩrĩa maragetha. Hau naho, kĩondo rĩ, gĩkoragwo gĩ gĩa gwĩkĩra macani macio magethwo. Kamũtĩ nako kahũthĩkaga gũthuthuria na kũrora, gwĩ kũmwe matangĩhota kũingĩria na moko kana nĩ haraihu mũno. Kwoguo rĩ, kamũtĩ kamateithagia gũthiĩ kũrora nĩ ha mekũruta mahuti mega macio ma macani.

Gũkũĩ, tũmenyaga irio nĩ ciakinya cia kũgethwo na ũrĩa twerirwo, kũrĩ amwe twerirwo mbegũ ta mbembe ĩkũraga na mĩeri ĩtatũ, kwĩ amwe twerirwo mbembe ĩkũraga na mĩeri itatũ mĩeri ĩtandatũ, kwĩ amwe twerirwo mbembe mboco cikũraga na wiki na wiki inya no he amwe twerirwo mbembe cikũraga na wiki ithatha ithathatũ, koguoĩ, nĩ ũrĩa twerirwo, na kĩrĩa kĩngĩ rĩ, nĩ mbegũ, he mbegũ ciĩrĩkĩtwo cia mĩeri itatũ, he mbegũ ciĩrĩtwo nĩ cia mĩeri ĩna, ũguo nĩguo tũmenyaga nĩ irio nĩ cikinyĩte cia kũgethwo.

Moguni ma njĩra ici nĩ maingĩ mũno. Iguni rĩa mbere, nĩ, arĩmi aya nĩmarateithia kũmenya nĩ mbegũ irekũ mangĩhanda kũu kwao, nĩ kĩ kĩngĩhandwo kũu kwao na gĩkũre wega. Kĩrĩa kĩngi moguni mangĩ nĩ kĩramateithia kũgĩa na magetha maingĩ marĩa maramarehera mbeca njega. Na moguni macio mangĩ nĩ atĩ, tekinoronjĩ ĩno na mohoro maya maramateithia kũmenya nĩ ĩhinda rĩrĩkũ rĩega rĩa kũhanda irio ici, na nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega rĩa kũmarehera magetha mega.

Njĩra imwe cia kũmenyerera mĩgũnda nĩ tarĩrĩ, nĩ ta wagetha ũgatiga mũgũnda wĩikare ũguo, wĩcokanĩrĩrie, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũroka kũrĩma tĩri ũkorwo nĩ mwega na no ũhote kũhandwo indo ingĩ na cikũre wega.

Ũhũthĩri wa tekinoronjia nĩ ũrateithia arĩmi mũno, tondũ nĩ ũramahe ũigĩrĩrĩku mwega wa kũmenya wa kũgĩa magetha maingĩ, na magetha mayaĩ, mamwe nĩ marendio nja wa bũrũri, mamwe nĩ marenderio kambuni, mamwe nĩ marenderio ene mũciĩ, koguo ĩ, magetha maya nĩ marateithia arĩmi kwendia na kũgĩa mbeca njega iria ciratũma ciramateithia citeithie bamĩrĩ.

Thaa ici arĩmi a ngũkũ nĩmarahũthĩra tekinoronjĩa kũmateithia kũrera ngũkũ wega. Tekinoronjĩa imwe ĩ, nĩ ta ndawa, nĩ ta macini cia kũcirehera maĩ, nĩ ta macini cia kũhe ngũkũ ũrugarĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho na macio nĩ maũndũ marĩa marateithĩrĩria arĩmi a ngũkũ kũgĩa na gĩkĩro kĩnene kĩa ngũkũ na kũmateithia kũgĩa ngũkũ nyingĩ na gũciendia.

Tekinoronjia nĩ ĩrateithia mũno arĩmi a mahiũ, ta rĩrĩ, tekinoronjia nĩ ĩrateithia arĩmi a mahiũ gũthondeka irio iria cigũteithia ng'ombe ciao kana mbũri cikaneneha. Tekinoronjia o ũndũ ũmwe nĩ ĩrateithia arĩmi a mahiũ kũgĩa na ũigĩrĩrĩku wega na kũmenya nĩ ndawa irĩkũ mabatiĩ kũhe ng'ombe ciao nĩguo cikũre ciĩna hinya wa mwĩrĩ na cigĩe na nyama njega ĩrĩa ĩngĩhũthĩka kũrĩo nĩ andũ na ndĩkamathũkie mĩrĩ.

Biacara cia gĩ- tekinoronjia inyitaga itemi rĩrĩkũ kũgundũra indo? Biacara icirĩ nĩciroka na indo njega, indo irĩa cirateithia arĩmi ta macini cia gũteithia gũkamũra ng'ombe, ta macini cia gũteithia kũgetha, ta macini cia gũkũmba indo, indo ta ta nyeki cia ng'ombe. Biacara ici nĩcirateithia mũno mũno arĩmi kũnyihia andũ arĩa mararuta wĩra na kũmateithia kuongerera magetha.

App ici ĩ, cia kũhũrana na tũtambi ĩ, nĩ cirateithia arĩmi mũno, tondũ nĩ ciramahe njĩra ĩrĩkũ, na ndawa ĩrĩkũ, mangĩhũthĩra kũhũrana na tũtambi tũu, na nĩ njĩra irĩkũ cia ũigĩrĩrĩku mwega cingĩhũthĩka kũmateithia kũninana na tũto na tũtambi tũu.

Makinya marĩa arĩmi marũmagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa magetha nĩ ta rĩrĩ, makagetha, magethaĩ, makaruta gĩko na makaruta magetha marĩa moru he magetha marĩa magetha, marĩkia rĩ, magetha marĩa mega magatwarwo thitoo, maigwo thitoo ĩ, makaigwo wega makaigwo harĩa hatarĩ na mbura, hatarĩ na maĩ, harĩa magetha macio matangĩthũkĩra, magethaĩ marĩkiaĩ, ta mbembe ũguoĩ ciomaĩ, cikarutwo ciothe cigatuĩka mũtu, ĩni.

Maũndũ marĩa makinyanĩrio ĩ, megũteithia arĩmi hĩndĩ ya kũgetha ĩ, nĩ maũndũ marĩa makũmateithia kũmamenyithia nĩ handũ harĩkũ hega mekũhota kwenderia irio icio ciao itigathũke, nĩ njĩra irĩkũ cingĩhũthĩka kũninana na tũtambi kana maũndũ marĩa mangĩthũkia magetha mao, na nĩ njĩra irĩkũ njega mangĩhota kũiga magetha macio mao mega mahinda manene nĩgetha irio ici ciao citigathũke.

Moritũ marĩa arĩmi anini mageragĩra, nĩ ta moritũ ma rĩrĩ, matirĩ na nyũmba njega cia kuiga irio icio ciao, matirĩ na njĩra njega kana ndawa njega iria mangĩhũthĩra kũiga irio icio ciao citigathũke, na njĩra ingĩ nĩ ta matirĩ na njĩra njega cia kũninana na tũnyamũ tũnini tũrĩa tũngĩthũkia irio icio ciao kana kũrĩa irio icio ciao.

Maũndũ ma hau kabere na maũthii wa nambere marĩa magũteithia arĩmi nĩ tuge ũthondeki wa bara njega, kũmahe thitima, ũrĩa mangĩhota kũ kũgucia maĩ rũĩ-inĩ kana kũgĩa na macini cikũmateithia kũruta wĩra ũcio wao wa ũrĩmi, maũndũ mangĩ ma hau kabere nĩ gũteithia andũ a macinani kũmenya tekinoronjia ici ciraumĩra, cia kũmateithia ũrĩmi-inĩ wa hau gabere.

Tekinoronjĩ iria ndĩrahũthĩra na iria cirandeithia ni tekinoronjĩ ĩmwe ta cia mbeũ, tekinoronjĩ cia kũguucia maaĩ, macini cia kũguucia maaĩ. Tekinoronjĩ, ndĩna ngombe kũoguo tekinoronjĩ ĩno ya gũkama ngombe nyingĩ nĩ ĩrandeithia mũno, na tekinoronjĩ ya kũmenya nĩ ihinda rĩrĩku rĩega rĩa kũhanda, na tĩri wakwa. Nĩ ĩndo iria imwe iria tekinoronjĩ ĩratuma ngene mũno tondũ nĩ cirandeithia mũnomũno.

Thĩkũ ici twĩna mohoro. Ta Inoro nĩ marehaga mũgambo wa mũrĩmi. Mũgambo wa mũrĩmi nĩ andũ aingĩ arĩa matũteithagia kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ ma ũrĩmi marĩa megũtũteithia. Thikũ ici kwĩna indo ta Tiktok kwĩna indo ta Facebook. Ũngĩbuatĩrĩra nĩũkuona ciina mohoro maingĩ megiĩ ũrĩmi. Kĩndũ ta Digi farm cia Safaricom. Safaricom nĩ kĩndũ tũũĩ na gĩtũmenyithĩtie maũndũ maingĩ ũhoro wa ũrĩmi. Macio nĩ maũndũ marĩa matũteithagia kũmenya maũndũ na kũmenya tekinoronjĩ iria ciumĩrĩte na tekinoronjĩ ira cigũtũteithia ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi.

Ihumo ciakwa nĩ mohoro mamwe ta mũgambo wa mũrĩmi, nĩ maũndũ mawe ta Digi Farm, nĩ maũndũ mamwe ta kũarĩria arĩmi ngũthi arĩa tũracemania nao, makanjĩra ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi.

Nĩ ndoraga matangi kamũira njĩkĩre iria, maũndũ marĩa ndoraga nĩ kana matangi nĩ matheru, kana matangi macio nĩ mahurĩtwo wega makarutwo maĩ marĩa mena gĩko, na kĩrĩa kĩngĩ ndoraga nĩ kana matangi macio mena tũtomba tũrĩa tũngĩthũkia iria, macio nĩ maũndũ marĩa ndoraga.

Mawoni makwa nĩ rĩrĩ, ũhũthĩri wa riũa nĩ ugũtũteithia kana nĩ ũkũndeithia ta mũrĩmi kũnyihia mahũthĩro makwa maũndũ-inĩ makoniĩ ta thitima tondũ thitima ĩ goro. No maũndũ ta riũa, riũa nĩ burĩ. Kũoguo ingehũthĩra gwĩka maũndũ makwa ma ũrĩmi ta kũhe thitima ya gwĩka atĩ, ya kũgucia maaĩ ta kũhe maũndũ mangĩ, thitima ya kũhe ngũkũ ũrugarĩ, thitima ĩyo ĩrũtiitwo riũa-inĩ nĩ ĩkũndeithia mũno gũkĩra ũrĩa ndĩrahũthĩra thitima ya kũrĩhĩra.

Maũndũ marĩa tũroraga hĩndĩ iria tũramenya wagĩrĩru wa iria nĩ rĩmwe tũge ta rangi wa iria. Rangi wa iria, mũnungo wa iria, he ũrĩa ũngĩnungĩra iria woone ti rĩega. Ũrĩa iria rĩu rĩhana, he ũrĩa iria rĩu rĩkũhana ũmenye ti rĩega na he tũmacini tũhũthagĩra kũmenya kana iria rĩu nĩ rĩkinyĩrĩrĩku wega kana ti rĩega.

Kĩrĩa niĩ nyongereire ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi nĩ kwĩmenyithania na andũ, gũthi aore na kũmenya nĩkĩĩ nyendete kũhanda kana kũrera na nĩkírĩkũ kĩna mbeca njega kĩrĩa niĩ ingĩhanda gĩkũndeithia niĩ na bamĩrĩ yakwa. Kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe niĩ ndoraga.

He maumĩrĩra moru marĩa ngombe cigĩaga ciekiruo macini cia gũkama. Macini icio ĩ, no ciaramie nyondo cia ng'ombe. Ciaramia nyondo cia ngombe ĩ, ngombe no ĩtinde ĩgĩita iria mũthenya mũgima na iria rĩothe rĩkorĩra. Rĩrĩa rĩngĩ no, tondũ macini icio nĩ citindagia iria hau thĩiniĩ citegũthambio wega, no citũme nyondo cigie marimũ ma nyondo. Kũoguo ĩ, ngombe ĩkarũara ndĩngĩkamũo, na icio nĩ mbeca cirora.

Tekinoronjia ĩyo nĩ njega mũno, tondũ nĩ ĩrateithia andũ kũiga nyama ihinda rĩnene. Koguo-ĩ, aheani no maheane nyama ciũke cikare macini-inĩ icio na nyama icio citigathũke, tondũ nĩ cigĩtwo heho-inĩ ũrĩa kamũira cithũke nĩ cigũikara mũno, koguo ĩgateithĩrĩria andũ gũthima indo ciao wega na kwaga gũĩtigĩra gũciga hau atĩ tondũ nĩ cigũthũka.

Appu ici ĩ nĩ cirandeithia mũno ta mũrĩmi. Tondũ nĩ cirahe ũmenyithia mwega wa tuuge kĩndũ ta mbegũ, kĩndũ ta ng'ombe iria njega iria cingĩĩhe umithio mwega na mbeca njega. Appu ici ĩ, no cirandeithia gũpambana na marimũ, kũmenya ni ndawa ĩrĩkũ njega cia gũpambana na marimũ marĩa mangĩingĩra irio-inĩ kana magetha-inĩ makwa. Kwoguo ĩ, appu ici nĩ njega mũno, nĩ ciratũteithia ta arĩmi, ta niĩ gwĩka atĩ, kũmenya maũndũ megiĩ ũrĩmi mũno.

Moguni marĩa arĩmi maragĩa hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra tekinoronjĩa ici: nĩiramateithia kũmenya ndawa njega cia kũgirĩrĩria ria. Nĩ iramateithia kũmenya mbegũ njega cia kũhanda, nĩ iramateithĩrĩria kũmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩa kũgetha, na njĩra ĩrĩkũ njega cia kũiga magetha macio wega matigathũke. Koguo ĩĩ tekinoronjĩa ĩno nĩ njega mũno nĩĩratũteithia mũno ta arĩmi.

He tekinoronjĩ citakinyĩte gũkũ Kenya cia gũteithia kũmenya tĩri. Kũmenya tĩri mwega wa kũhanda irio ici kana kũhanda irio ici ingĩ. Tũngĩmenya ũgũo tũngĩkorwo tũkinyũkĩtie ikinya rĩnene mũno rĩa gũteithia arĩmi kũmenya nĩ irio irekũ njega na nĩ irĩkũ cikũruta magetha maingĩ hau marĩ. Tondũ tekinoronjĩ ĩno ĩngĩhota gũtũmenyithia nĩ tĩri ũrĩkũ mwega, nĩ tũgũkorwo tũkĩnyũkĩtie ikinya rĩnene mũno.

Ĩni, he mathomo thiaga kũrĩ arĩmi kana onjoria a ũrĩmi makandeithia kũmenya nĩkĩĩ ndĩrahĩtia kana nĩkĩĩ itareka kũhe magetha mega tao marona kana nĩkĩĩ kĩngĩ ingiongerera kĩndeithie kũgĩa magetha mega tao.

Ihumo ciakwa mũno mũno, mũno mũno nĩ aciarĩ kuma rĩrĩa ndarerirwo nĩ ndarutirwo kũrĩma, kũoguo aciarĩ nĩ mandeithĩtie mũno kũmenya ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi. Maũndũ mangĩ marĩa mandeithĩtie kũmenya ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi nĩ mohoro, nĩ apu, nĩ indo ta cocio mindia. Mĩtambo ĩo-rĩ nĩ ĩrandeithia mũno kũmenya ũhoro ũkoniĩ ũrĩmi tondũ nĩ ĩrakũhe andũ aingĩ arĩa mekĩte maũndũ makoniĩ ũrĩmi, kũoguo ũkamenya onawe no ũhote gwĩka atĩa? ũrĩmi, ũoguo-ĩ, indo icio nĩ cirandeithia.

Niĩ ingĩũriũ, ikundi ici cia arĩmi nĩ njega mũno, no, maũndũ marĩa cingĩka nĩkũgia ataaramu nĩgwĩtaga ataaramu. Ataaramu acio makamera ũrĩa megwĩka nĩguo mongerere magetha mao hĩndĩ ĩrĩa mararĩma. Kuoguo-ĩ, kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe niĩ ingĩona. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ rĩrĩ, ikundi ici-rĩ no cigage mbeca iria cingĩhota makauma nja wa bũrũri magathiĩ makona nĩkĩĩ kĩũ andũ a bũrũri wa na nja mareka, kĩrĩa ithuĩ tũtareka, kĩrĩa kĩngĩtũhe magetha maingĩ.

Nĩgetha woye rũni rwa gũthondeka mũgũnda waku, no mũhaka ũthiĩ tuge gwi sacco kana bengi, wakinya kwĩ bengi no wandĩkithie mũgũnda ũcio waku ta kĩrĩa megũka kuoya waremwo kũrĩha thirĩ ucio waku kana no makũhe rũni kũringana na mũcara kana kũringana na magetha na mbeca iria magetha macio marakũhe, kwoguo rĩ nomũhaka ũthiĩ bengi, wakinya bengi wandĩkithie ũrenda kuoya rũni mone kana nĩmegũkũhe rũni ũigithie mũgũnda waku ta kĩrĩa mangĩoya waga kũriha rũni kana mũcaara waku, maakũhe rũni ũthiĩ rĩu ũigithie mũgũnda kana ũgũre mũgũnda na wambie kũhanda.

Niĩ nĩ ndoraga ũhotekeku wa hathara na maũndũ marĩa ndoraga hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahanda nĩ maũndũ maingĩ mũno. Koguo niĩ kĩrĩa njĩkaga nĩgũo kĩngirĩrĩrie hathara nĩ kũhanda indo nyingĩ, ndahanda indo nyingĩ ĩ, ti atĩ indo ciothe no cithũke, kĩndũ kĩmwe no gĩthũke no kĩu gĩtingĩgũcokeria mbeca iria cio cia ciathũka, koguo ĩ, maũndũ maya ma kũhanda irio nyingĩ nĩmo mandeithagia kũgirĩrĩria hathara.

Arĩmi arĩa tũkoragwo nao maeneo-inĩ mamwe ĩ, nĩ tũtenagia nao mũno, tũthiaga tũgetana mĩcemanio tũgathiĩ tũgateithania tũkarora, nĩkĩĩ kĩu kĩratũma tũtikagĩe magetha mega? Magoka makarora mũgũnda wakwa makona niĩ nĩnjĩkĩte ũna nona nona. Koguo ĩ, gũteithania kũu gũcemania ngurubu-inĩ nĩkuo gũtũteithagia, nĩkuo gũtũteithagia ta arĩmi kũnyitanĩra na gũteithania rĩrĩa tũtarahota gũkinyanĩria mabataro maitu.

Nĩ thiĩte kambĩ-inĩ cigana ũna, tondũ ndũngĩikara wĩ wika na ũmenye maũndũ marĩa maraumĩra. Kĩrĩa niĩ menyete na kwona rĩ, andũ acio nĩ mararuta maũndũ maingĩ mekũhũthĩra tekinoronjĩa. Nĩmarahũthĩra tekinoronjĩ cikũmateithia kwongerera magetha mao. Na kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe ndathomire na kũu. Kogwo ĩĩ, kuma hĩndĩ ĩyo nĩngoretwo ngĩingĩra tekinoronjĩ-inĩ cigana ũna ta tibii-inĩ, nindĩrathiĩ ngĩroraga mũgambo wa mũrĩmi, ta Digifarm. Indo icio nĩcio ndamenyire na kũu. Tondũ ingĩaikarire ndĩ wika ndingĩamenyire.

ĩĩ nĩ nyitanĩire na mĩrandi ĩiganona no tũtirĩ tũrambia gũteithania tũtirĩ tũrathi gũteithia andũ angĩ. Arĩmi aya a itũra-inĩ ritũ nĩo mũno mũno tũrateithania no twĩna kĩoneki gĩa gũthiĩ na mĩrandi ĩyo gũthiĩ kũheana ithomo kana mathomo makoniĩ tekinoronjia na tondũ ithuĩ ta akenya nĩ tũregaga gũteithania tuongerere magetha maitũ nĩguo tuone mbeca.

Ĩni kwĩ na mĩbango ĩigana ũna ya thirikari, tondũ thirikari nĩ ĩratũteithia gũtũhe fertilizer, nĩ ĩratũhe mbegũ njega, nĩ ĩratũthondekera thoko njega ya ithuĩ gũthiĩ kwendia indo citũ, koguo niĩ nĩ ndĩrona thirikari ĩno nĩ iratũteithia mũno kauntĩ-inĩ itũ, no kauntĩ-inĩ ici ingĩ ndiũwĩ kana nĩ maragĩteithio ũrĩa ithuĩ tũragĩteithio no harĩ ithuĩ, nĩ tũraheo mbegũ na tũkaheo fertilizer njega, iratũteithia irĩ kilimo -inĩ.

Kambuni iciĩ, nĩ ciratũteithia mũno, tondũ nĩ ciratũhe mbeca iria cigũtũteithia gũkombora aruti a wĩra, gũkombora macini cia kũgetha, gũkombora ngaari cia gũteithia gũtwara indo citũ, koguo kambuni ici cia ũteithia nĩ ciratũteithia mũno na nĩ ciratũkenia mũno, tondũ okorwo ti cio, tũtingĩrĩ na moneki macio, na nĩ ciratũhe maũndũ maingĩ na nĩ ciratũhe gĩthomo kĩingĩ tondũ mbeca icioĩ, nĩ cirahota gũthiĩ gũtũrehera ataaramu arĩa maratũteithia, na gũtũhe njĩra cia ũhandi mwega wa irio.

Njĩra nĩ nyingĩ cia kũigĩra cia kũigĩra mahiũ, ta gũkũ Kenya nĩ tũrĩ na kambuni ciratũthondekera ndawa njega iria ciratũteithia kũgirĩrĩria mahiũ maitũ kũgĩa mĩrimũ, gwĩ kambuni ta Norbrook, Norbrook nĩ ĩtũheaga ndawa njega cia ng'ombe, iria ciratũteithia kũgirĩrĩria mahĩa maitũ kũrũara kana gũkua tondũ wa mĩrimũ. Maũndũ mangĩ nĩ tũheagwo nĩ tũthomithagio ũhoro ukoniĩ mahiũ na tũgathomithio nĩ ndawa irĩkũ njega, nĩ handũ harĩkũ hega ha kũiga mahiũ nĩgetha mahiũ maitũ makũre wega na magĩe na nyama njega citekũrũaria andũ.

He mawatho arĩmi aya matũigagĩra, mawatho mayaĩ, nĩ ta no mũhaka ũteithanie no mũhaka ũteithĩrĩrie arĩmi aya angĩ, no mũhaka he mbeca ũkuoya o tũnini o kũmacokeria ta ngatho, tondũ nĩ magũteithĩtie gũkũhe maũndũ mangĩ ta bataraithana kĩ, na macio nĩ maũndũ mega mũno, niĩ ndirona hena ũru wa maũndũ macio tondũ tiga nĩ kambuni icio, tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ ta thaa ici, tondũ kambuni ici nĩ ciratũteithia mũno.

Ũcenjania wa mbeca kũhũthĩra thĩmũ nĩũrateithia arĩmi muno, tondũ arĩmi thĩkũ ici matiraũma kũrĩa maikaraga macinani kũrĩa thĩiniĩ gũthiĩ kũgĩra mbeca nĩgũo moke magĩre, magũre mbegũ kana fertilizer, nomatũmanĩre mbeca magũre indo icio na marehe, kwa ũgũo-ĩ, gũcenjania kwa mbeca na thĩmũ nĩ kũrateithia mũno. Na ti o mũhaka mũgũri wa magetha gũtinda agĩũka na mbeca atĩ no mũhaka, atĩ nĩgũo arĩhe magetha, aca, no arĩhĩre okũrĩa arĩ na oke aneo magetha make.

Ũthondeki wa bara, kũrehe borithi hakuhĩ na andũ a mashanani tondũ ũngĩrora ta mahiũĩ andũ a mahiũ nĩmaraiywo mũno mahiũ macio mao, tondũ matirĩ nogitĩri mwega, koguo kũrehe borithi hakuhĩ na kũrĩa ene mahiũ maikaraga na kũmagitĩra ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrateithia mũno, koguoĩ hau nĩho nothondeki wa bara tondũ, arĩmi a mashinani no mateange irio tondũ matirĩ na bara njega na marahanda indo iria kana mararĩma ng’ombe tondũ iria no mũhaka rĩthiĩ rĩgatwaro kũrĩa rĩbatiĩ na ihenya mũno, koguoĩ macio nĩ maũndũ marĩa tũbatiĩ kũrora tondũ nĩmaratũma tũteange indo nyingĩ.

Nĩĩ ĩngĩheyo mbeca ,ingiamba ndore, ĩngĩamba thĩĩ njethe mũtaramu ũrĩa ũgũka andorere tĩri ũcio wakwa, nyone nĩkĩĩ kĩega ĩngĩhanda kũu. Ningĩ ndore nĩ mbegũ ĩrĩkũ njega cia kĩrĩa nderwo hande. Kĩrĩa kĩngĩ nĩ ĩngĩgũra bataraitha ĩrĩa ĩkũgitĩra na ĩkũhe mũgũnda wakwa hinya wa kũrehe irio njega. Na kĩrĩa kĩngĩ ingĩka nĩ gũthĩ gwetha macini njega ĩria ĩkũndeithia kũruta wĩra naihenya, ũkorwo nĩ kũhanda hande naihenya, ũkorwo nĩ kũgetha ngethe naihenya na menye kana irio ĩria cia gethwo nĩ njega kana nĩ njũru.

Ũgitĩri wa indo ciakwa cia ũrĩmi, wĩna bata mũno tondũ haũ nĩho ndĩrarĩrĩra, hau nĩho ndĩrona mbeca. Koguo ngiuga atĩ ũgitĩri wa indo ciakwa cia ũrĩmi ndũrandeithia nĩgũkorwo hĩtĩtie mũno tondũ, ũgitĩri ũcio wora, kana kwabie kũgĩe na ũrĩmi kana ũici, nĩndathira tondũ wa rĩrĩ, indo icio, ũgitĩri ũcio nĩguo ũrandeithia niĩ kũgĩa na indo njega, tondũ ingiaga kũgĩa na ũgitĩri ũcio nĩndathira, na andũ arĩa othe nyendagĩria kana ndeithagia, mamenya indo ciakwa citirĩ na ũgitĩri, nĩ cirathũkio, nĩ njũru, nĩ cirathũka, nĩ ngũtee biacara yakwa yothe.

Aca nĩ hinya mũno kũgĩa ngombo cia ũrĩmi, cia gũteithia ũrĩmi-nĩ, tondũ ngombo ĩcio ciheyagwo andũ arĩa mena magetha maingĩ. Na niĩ ĩngĩhota kũmenya ũria ngugĩa magetha maingĩ noguo ngũheyo ngombo ĩcio. Nĩndĩraheyo ngombo no ndiraheyo ngombo njega iria andũ acio mena magetha maingĩ maraheyo, koguo niĩ ĩngĩhota kũgĩa na magetha maingĩ noguo ngũheyo ngombo njega. No ndatũra njĩkaga magetha manini tondũ ndikĩrĩ na ũteithio wĩho nĩngũikara mũno.

Maũndũ maingĩ nĩ maumanaga na gũbanga ũhũthĩri wa mbeca ciaku, tondũ ũngĩbanga wega no wone nĩũrambĩrĩria kũhanda kĩndũ kĩerũ ũtarĩ wahanda. Na no gĩkũhe maumithio maingĩ gũkĩra kĩrĩa ũrahanda. Kĩrĩa kĩngĩ kũbanga mbeca kũrateithia ni rĩrĩ, kũbanga mbeca no gũkũhotithia kũmenya ici nĩ cia hathara. Ingĩgĩthiĩ hathara, ici nĩcio cikũhũthĩka kũnyihia hathara ĩyo. Kogwo kubanga mbeca nĩ gũteithagia mũno na mũno.

Ng'ombe ici ĩ, ingĩciga kiugũinĩ gĩtheru, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere tondũ mĩtino ta mĩrimũ yonekaga kiugũ-inĩ gĩtarĩ gĩ gĩtheru, ngacithondekera handũ ha kũrĩĩra handũ ha gũkoma, handũ ha gũkoma nĩ hatheru, handũ ha hakũrĩra tondũ citiragĩkoma ho rĩ, hagakorwo hehe hehega, ngacithondekera ngacigũrĩra maciricaoka, hau nĩ cigũi nĩ cikwongerera iriia tondũ iriia rĩtiraikara nyondo-inĩ, nĩ rĩroka riumĩte tondũ macini ĩroka ĩkĩgu ĩkĩgucia iriia. Kĩrĩa kĩngĩ ingĩka nĩ kũgũra ndawa na irio njega iria cigũteithia yongerere mĩĩrĩ yao na iriia rĩao.

Mabuku marĩa ingĩ ĩrĩra, ingĩ ĩrĩra mũrimi aige, nĩ mabuku marĩa maramũteithia, marĩa maramũhe gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa ũrĩmi. Mabuku marĩa mangĩ ma mbeca nĩ marĩa, mekũmũteithia gwĩka ithabu rĩake wega harĩa atekũhĩtia ithabu rĩake rĩa mbeca irĩa agĩa after endia indo ciake.

Bata ni mũnene mũno kũhe arĩmi ngombo cia ũrĩmi, tondũ ngombo icio nĩciramateithia kwongerera ũkorwo ni ngombe arendia ni iria arendia akongerera kiugũ, okorwo ni mbembe arahanda akongerera ĩka akongerera mbebe ingĩ, akagũra bataraica nyingĩ. Kwoguo ngombo ici niciratũtethia mũno ta arĩmi, na nicigũteithia arĩmi aingĩ aĩna aingĩ, tondũ icio niciramteithia kwongerera ihandĩro rĩao kana kĩrĩa maraiga.

Maritũ kana mathĩna marĩa arĩmi mageragĩra hĩndĩ ĩrĩa marahoya ngombo. Nĩ rĩrĩa mararorwo, magetha mao kana mbeca iria maraingĩria mahanda cĩtirakinyanĩria ngombo ĩria mabatiĩ kũheo, tondũ ene ngombo no mũhaka marore ĩndo ta icio. Kwoguoĩ arĩmi anini no mage kuona ngombo nene ta ngombo iria andũ arĩa mararĩma mũno maraheo. Kĩrĩa kĩngi ni rĩrĩ, ngombo iciĩ nocĩage gũkinyanĩrĩa na mũgũnda kana kũria araĩkara kũria no ũkore ngombo ici citirakinyanĩria ítũra rĩna, ritirathiĩ kũndũ kũngĩ. Kwoguoĩ mwendia no age kũheo ngombo ici, kana murĩmi no ahote kwaga ngombo ici.

Ngombo ici cia ũrĩmi ĩĩ, mũno mũno no cioneke Sacco-inĩ; Sacco cia itũra mũndũ no athiĩ aheo ngombo ta icio, bengi. Kwĩ bengi ciheanaga ngombo icio cia ũrĩmi. Na icio no cimateithie kũruta wĩra wao na kwongerera magetha mao ma kĩrĩa marahanda.

Gũbanga ũhũthĩri wa mbeca kwĩ na ũguni mũingĩ biacara-inĩ ya ũrĩmi, tondũ nĩgũteithagĩrĩria arĩmi kũmenya mbeca ici rĩ bataĩre gwĩka ũna, nacio ici bataĩre gwĩka ũna. Koguo rĩ ĩkamũhotithia kũmenya ndingĩkĩria haha, tondũ mbeca ici nĩcio njigĩte, no waga gũbanga no ahũthĩre mbeca ici ciothe gwĩka ũndũ ũmwe atigĩre gwĩka ũndũ ũyũ ũngĩ. Koguo gũbanga mbeca kana ũhũthĩri wa mbeca nĩ gũgũteithia arĩmi mũno.

Ng'ombe ici ĩ, ingĩcigũrĩra ndawa iria cigiragĩrĩria mĩrimũ yothe tondũ ndũngĩkĩmenya mũrimũ ũyũ ũkuumĩra narĩ, mũrimũ ũyũ ũkuumĩra narĩ, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere. Kindũ gĩa keri ingĩĩka nĩ gũthiĩ kũakĩra kiũga kĩega, kĩtheru. Kiũgũ kĩna ũgitĩri mwega kiũgũ kĩna ũtheru tondũ mĩrimũ yothe yumagĩra handũ hatarĩ hatheru, kwoguo ĩ, kĩu nĩ kĩndũ gĩa kerĩ ingĩĩka. Kĩndũ gĩa gatatũ rĩ, nĩ kũgũragĩra irio njega, iria cina hinya wa mwĩrĩ, iria cikũhe ng'ombe icio hinya wa mwĩrĩ wa kũhota gũciongerera irio, na kũhota gũciongerera ah, iria, na kũhota gũciongerera mahĩa, no cigiĩe ng'ombe ingĩ kwoguo, icio nĩ indo iria ingĩĩka.

Kũigĩra irio na mahiũ mũbango wa ũgitĩrĩ nĩ gũgũteithia mũno tondũ ũgitĩri ũyũ ĩ, nĩguo ũngĩtũma indo icio ciaku ciikare wega. Kananga nĩ mahiũ kana nĩ irio cigaikara wega, citikũrĩo tuge nĩ nyamũ, citikũrĩo, citikũiywo, citigũthũkio nĩ andũ matarĩ na wendi mwega. Kwoguo, ũgitĩri wa irio na mahiũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na nĩ gũgũteithia mũno tondũ wabangĩra kũcigitĩra nacio nĩ cigũcokia. No waikara ũtegũcigitĩra, mũndũ no oke acithũkie, athiĩ nacio kana, mũndũ no oke, kana nyamũ no yũke ĩciirie kana ĩcithũkie na yũre. Kwoguo, gũcibangĩra gũbangĩra irio na mahiũ ũgitĩri ni kĩndũ gĩa bata.

Kambuni ici ciroraga mũrĩmi mbeca iria arahoya no ahote gũcicokia tondũ ndũngĩkĩheo mbeca nyingĩ na magetha maku na magetha maku mbeca iria iracokia ti nyingĩ, kũoguo no mũhaka marore kĩrĩa ũramane, kĩrĩa ũroria kana no gĩkinyanĩre na kĩrĩa ũragetha. Kwoguo kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe maroraga arĩmi anini. Kĩrĩa kĩngĩ marora-ĩ nĩ rĩrĩ, ingĩrega kũrĩha-ĩ no mũgũnda ũcio kana kĩrĩa ndĩrahandĩra igũrũ no gĩcokie mbeca iria ndahoire kũoguo nĩ kĩndũ kingĩma

Matige rĩrĩ, kũrora magetha ma mũndũ tondũ mũndũ ona akorwo no akorwo na magetha manini no thĩna ti wake, thĩna nĩ harĩa arahamdĩra-ĩ, ti hanene. Ũguo-ĩ, mangĩaga kũmũhe mbeca icio-ĩ, ndangĩhota kuongerera kĩríĩ arahanda. Kũoguo niĩ kĩrĩa ingĩra andũ acio nĩ atĩ meke atĩrĩrĩ, makaheaga mũndũ onakorwo no mbeca, ona akorwo ti nyingĩ mũno-ĩ, kĩrĩa mũndũ ũcio etia tondũ matiramenya nĩ kĩoneki kĩrĩkũ mũndũ ũcio kana mũrĩmi ũcio enakĩo. Koguo kĩrĩa ingĩenda matige nĩ gũtinda makĩrora indo ici cia aya.

Mathĩna marĩa arĩmi magereagĩra ma mbeca tuge rĩ, nĩ ta kũhihinyĩrio kũhihinyana na andũ arĩa mena magetha maingĩ na ndũngĩkĩhihinyana na mũndũ wĩna magetha maingĩ, tondũ mũndũ wĩna magetha maingĩ nĩ we ekũheo mbeca icio, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere. Kĩndũ gĩa kerĩ ĩ, arĩmi anini nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ ma kũheo mbeca ta rĩrĩ, ta kũaga gũkinyanĩria mabataro. Bengi kana sacco nĩguo ĩkũhe mbeca, he mabataro ũbatiĩ kũhingia nĩguo meenderee gũkũhe thirĩ kwoguo arĩmi anini nĩ mageragĩra mathĩna macio na kũaga kũhingia mabataro ma bengi.

Tekinoronjia-ĩ, nĩ ĩteithagia mũno mogutũinĩ ma ũrĩmi. Tekinoronjia ya mbere ta he apu cia kũrora tũtomba. ĩyo nĩ apu ĩmwe ĩtũteithagia mũno ta arĩmi tondũ nĩ ĩratũteithia kũmenya atĩ mogwati maya-rĩ, maya ma ũrĩmi nĩ maratũgũithia mũno ta tũtomba- tũnyamũ tũu tũnini tũrĩa tũrĩaga irio na tũgathũkia. Ĩyo nĩ apu ya mbere ĩtũteithagia. Digi Farm, Digi Farm nĩ apu ĩngĩ ĩrĩa ĩratũhe maoni kana gĩthomokĩa arĩmi kĩrĩa tũbatiĩ gũbuatĩrĩra . Kĩu nĩ kĩndũ gĩa kerĩ, kĩndũ gĩa gatatũ-ĩ, tekinoronjia ĩno ya gũcenjania mbia ya arĩmi nĩ ĩratũtethia mũno, tũtiratinda tũgĩteanga mbeca, tũtiratinda tũgĩthiĩ kũraihu nĩguo tuone mbeca, no hanini na tũkaruta mbeca kana tũkoya.

Kambuni ici nĩ cihutagia handũ hanene mũno tondũ ũngĩrora ti andũ othe mangĩheo ngombo cia mbeca. Kũoguo kambuni ici no ciũke citeithĩrĩrie arĩmi anini ci mahe mbeca irĩa mbeca icio cikũmateithia kuongerera kĩríĩ mareka kana kũmateithia handũ hangĩ ũrĩminĩ harĩa matarĩ na mbeca icio tondũ ti arĩmi othe mathondekaga mbeca imwe ta arĩmi aya angĩ.

Kũigithia mbeca-ĩ cia kũgitĩra na mogwati nĩ ĩtiganĩte mũno na kwĩgitĩra ũtekwĩgithia mbeca tondũ mbeca no ciĩke maũndũ maĩngĩ gũkĩra ũrĩa kũigithia ũtaigĩthĩtie mbeca kũngĩgũteithia. Tuge waĩgithia mbeca-ĩ cia gũgũteithia-ĩ na kĩndũ kimwe gĩũke tũge ta mũrĩmu kiorage tũge ta ng'ombe cigana-ona no oko ndũigithĩtie mbeca na mũndũ uyu ũngi ndaigĩthĩtie mbeca-ĩ yaani we no ũhote kũgũra ng'ombe ĩngĩ tondũ niũraigithĩtie mbeva no uyu ũngĩ ebangĩte tu atĩ nĩ ekũhota kũbambana na mathĩna maya kwa ũgũo ndekũhota gwĩthondekera maũndũ tondũ ndarĩ na gĩthomo kĩu gĩa kũigithia mbeca nokĩmũteithie gwĩka atĩ kwĩgitĩra maũndũ maya mangĩ.

Andũ manyĩtanĩre, andũ kambuni cia kuheana mbeca no cione andũ aya mena hĩnya no matũcokerie mbeca. Kwa ũgũo mwĩna ngurubu kana ngwatanĩro kĩu nĩ kĩndũ kĩega mũno no gĩteithie aheani a mbeca gũka kũmwona na kũmwĩra ithũĩ nĩtũkũmũhe mbeca ici no mũtũcokerie ciigana ũũ tondũ wa rĩrĩ mwĩ ngurubu ĩmwe no okorwo wĩna ngurubu we wĩwika ũrĩa ũngĩ ena magetha maĩngĩ ewĩka kwa ũgũo no mathĩre mahe mũndũ uyu wĩna magetha maĩngĩ no mangĩũka mone mwĩ ngurubu mekũmũhe mwĩ ngurubu na mũgayane mbeca icio ciothe tondũ icio nicio cikũmũteithia.

Niĩ kĩrĩa ingiuga kiria ndũtaga mbeca harĩ nĩtũge bengi, bengi kana sacco tondũ sacco nĩciroraga maumĩrĩra maku kana magetha maku kana, ũndũ ũmwe na bengi, bengi nĩ ĩroraga mbeca cĩaku ũrĩa ciraĩngĩra na ũrĩa cirauma. Kwa ũgũo ĩkamenya ũyũ tũkũmũhe mbeca cigana ona nigetha cithiĩ athie arute wira ũria arenda kũrũta kwa ũgũo kũu ni kũndũ kũmwe nĩe ndutaga mbeca.

Mabũku marĩa mũrĩmi abatĩe kũiga nĩ mabũkũ make ma mbeca marĩa ekagĩra ithabu tondũ wa rĩrĩ angĩhĩtia rĩure nĩateanga mĩbango yake yothe ya mbeca ĩrĩa cingiumana na wĩra ucio tondũ kĩu nĩ kĩndũ kia mbere abatie kũiga. Kĩndũ gĩa kerĩ abatie kũiga nĩ mabuku ma indo iria ahũthagĩra indo ta ndawa indo ta maĩĩ marĩa ahũthagĩra indo ta ndagĩtarĩ ũrĩa ahũthagíĩa namba ciake nĩgũo citikore nĩũndũ cingĩũra nĩatenaga maũndũ make mothe nĩate biacara yake yothe yothe.

Niĩ hũranaga na mogwati ta rĩrĩ , mogwatĩ ta makwaga mbeca nie nikũigithia njigithagia mbeca nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ndaga mbeca no gũthiĩ kuoya harĩa njigithĩtie na gũka gwĩka maũndũ marĩa ndĩrenda. Kĩndũ gĩa kerĩ nie njĩkaga, nĩ ndoraga mĩmera yakwa yothe nĩndĩmĩheaga ndawa cia kũgĩrĩrĩria ria wothe ũrĩa ũngĩuka mũgũnda-ĩnĩ, kũu no kũgĩtĩra mũgũnda wakwa nĩgetha irio ciakwa citigakĩ citigakĩore. Nĩndoraga mahiũ makwa ta ng'ombe kana mbũri ngacigitĩra wega ngaciirĩgĩra wega nĩgetha citigoke kũiywo kana kuoywo nĩ andũ matarĩ na wendi mwega.

Morito marĩa niĩ ngeragĩra ma mbeca nĩ rĩmwe kwaga mbeca cia kwongerera mũgũnda ũrĩa ingĩhanda, mbeca ningĩ cia kwongerera mahiũ, tondũ he rĩmwe mbeca cia iria rĩa mahiũ citaiganaga. Kĩrĩa kĩngĩ kĩagaga nĩ rĩrĩ, niĩ njagaga mbeca cia kũgũra indo ici ingĩ; indo ta ndawa, indo ta irio iria cia gũteithia ng'ombe yongerere iria, kana bataraitha rĩmwe nĩ njagaga tondũ ndiĩbangaga rĩmwe. No ndebanga hatirĩ kĩndũ njagaga.

ĩ nĩ nyonaga motungata ma mbeca tondũ nĩ thiaga, he rĩmwe bengi nĩ cibangaga gũĩta ene ene mĩgũnda, ene aruti awĩra a biacara, magatwĩta magatwĩra atĩ rĩrĩ, haha ũguo nĩguo ũngĩĩka wĩbange mbeca-inĩ. Kana SACCO, no tũthiĩ tũĩke maũndũ maingĩ twĩbangĩ ũrĩa tũngĩteithania tondũ SACCO nĩ kĩndũ kĩega tondũ twaigithia mbeca kũu mena motungata mangĩ magũtũerethera ũrĩa tũngĩigitha mbeca icio citũ.

Kauntĩ-ĩnĩ gwĩ kũmwe kũraga maĩĩ na gwĩ kũraga mbura nene na gwĩ kũmwe gũtauraga mbura nene kwa ũgũo kauntĩ-ĩnĩ kũrĩa gũtaraura maĩĩ nĩtũhetwo matangi marĩa rĩrĩa kwaũra maĩĩ mothe magoka makaingĩra matangi-ĩnĩ tondũ mbũra tĩ nyoneki. Kĩrĩa kĩngĩ twĩkaga nĩ rĩrĩ nĩtũcimbagĩrwo mahwa, mahwa ma maĩĩ , kwa ũgũo harĩa, harĩa honeka maĩĩ hagacimbwo hakahe andũ a itũra maíĩ kana amagekĩrwo matangi-ĩnĩ , andũ a itũra magoka makoya maĩĩ, makoya ho, ĩni.

Mawatho nĩ maingĩ, na kwĩ marĩa meraga mũndũ ,ndũngĩthĩĩ kũrĩithia kũu thĩiniĩ, kĩrĩa ũbatĩi gwĩka nĩ ũthĩĩ ũgateme mahuti, ũke ũmakiwĩte ũthĩĩ namo ũkarĩithie mbũri, tondũ wathĩĩ na mbũri kana ng'ombe kũu thĩ-iniĩ, mbũri ciahota gũthũkangia kũndũ guothe. Kĩrĩa kĩngĩ mekaga nĩ rĩrĩ nĩmaheyaga andũ ihinda rĩa gũka kũrĩithia, ti hĩndĩ ciothe ũngĩthĩĩ kũrĩithia kũu thĩiniĩ, nĩ ũkũheyo ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩithia nĩgetha mbũri citigagĩthũkie ĩndo, tondũ mbũri ti njega no cithũkiĩ ĩndo ciothe. Koguo rĩ nĩ maheyaga andũ ihinda ũkerwo mũgoka merĩ wiki ĩno, wiki ĩyo ĩngĩ mũgoka maita meri, koguo rĩ kũu nĩ kũgirĩrĩria ng'ombe kana mbũri citikanine ĩndo ciothe ci kũu thĩiniĩ.

Mĩtaratara nĩ mĩngĩ, he hĩndĩ tũcemanagia kambĩinĩ kana tũkanyitana ĩtũra-ĩnĩ rĩitũ tũgathie tũgetha mũtaramu agoka agatũbũndithia, agatũthomithia maũndũ marĩa tũtoĩ ũhoro ũkonie ũrĩmi, kĩrĩa kĩngĩ tũngĩka nĩ gũthie kwĩra mutaraamu ucio mathĩna maĩtũ agoka agatwĩra kĩrĩa tũngĩka nĩgetha twongerere magetha maitũ, ũgũo nĩgũo wĩra twĩkaga.

Gĩthomo gĩa kũhũrana na tũtambi nĩgĩtũteithagia mũno ta arĩmi, tondũ rĩmwe tũtambi tũu no tũke tũtũninĩre, tũtũninĩre irio cĩtũ irĩa tũhandĩte, kogũo ĩ gũtũhe gĩthomo gĩa gũ pambana natwo, na tũtambĩ tũu nĩ gĩthomo gĩgũtũteithia mũno, tondu tũtambi tũu no tũnine irio o ũndũ ũmwe ta ndono, ndono no cioke cirĩe irio ciothe kwa ũgũo tũngĩmenya gũcigitĩra, gũcigitĩra nĩtũgũteithĩka mũno.

Thogora , meciria marĩa ngoragwo na ũhoro ũkonie thogora wa irio cia mahĩu nĩatĩ irio cia mahiũ cĩna goro mũno, ũngĩrora ciumithio cia kĩrĩa irio icio cirakũhe ,citikinyanĩire na mbeca iria ũrarĩha kũgũra irio icio, kwa ũgũo thirikarĩ onakorwo nĩ ĩkĩambĩtie kũndũ kũmwe ĩbatie gũtũteithia ũrĩa tũngĩnyihia thogora wa irio icio cia mahiũ nĩgetha ũna tũngĩthondeka mbeca na mahiũ maya na mahiũ ici cĩitũ nĩtũgũkorwo twona nĩtwathondeka mbeca no tondũ irio cĩina goro na kĩrĩa tũrendia gĩtirakinyanĩra mbeca cia mahiũ, mbeca cia irio iria tũhũthĩrĩte tũkona irio ici cĩina goro mũno.

Ĩnĩ, kwĩ andũ amwe mendagia bataraitha goro kana no maheo bataraitha nĩ thirikari no moke menderie andu a icigo, icigo icio. KWa ũgũo kĩria thirikari ĩbatie gwĩka nĩ rĩrĩ, ĩgetanagĩra mucemanio bataraitha yoka to mũhaka ĩtinde ĩkiheyagwo andũ aya anĩnĩ ĩgathĩ ĩthĩte ngina MCA aca, kũma haha ĩgũrũ ĩgoka ĩkaneana bataraitha ĩcĩo tondũ maneana gũkũ kũngĩ bataraitha ĩyo ĩgũka yenderio andũ, andũ aya angĩ na goro nĩgetha andũ aya marendĩa mathondeke mbeca, no thirikarĩ ĩngĩuka ĩheane ĩwika hatarĩ hatarĩ gũtinda akĩneana omũndũ ũngĩ ũngĩ na ũngĩ, ĩngĩteithia arĩmĩ kwaga gũteanga mbeca tondũ marenderio indogoro ũrĩa citabatie.

Mathĩna marĩa arĩmĩ mageragĩra nĩ rĩrĩ, he rĩmwe thirikari nĩyendaga mbeca rĩrĩa wathĩĩ kwandĩkithia mũgũnda andũ acio me thirikari-ĩnĩ marenda mbeca tondũ wa rĩrĩ maũgaga atĩ ndĩmũi nĩubatie kũrĩhĩra mũgũnda ,ndĩmũĩ ndũbatie kũrĩhĩra mũgũnda , kwa ũgũo kwĩ amwe mangĩoka makwĩre atĩrĩrĩ tondũ ndũrĩhĩire mũgũnda mbeca ici ingĩ tũtingĩandĩkithia mũgũnda wakũ no ũtũrĩhire mbeca ici nĩgwo twandĩki-twandĩkithiĩ . Ningĩ he kĩndũ mekaga nimekwandĩkithia mũgũnda tondũ wa rĩrĩ ndũrarehe kĩndũ kana no mũhaka ũmahake nĩgwo makwandĩkithie ũgũo nĩgwo thĩna ũkoragwo haha thirikari-ĩnĩ ĩtũ , no mũhaka ũhakane, no mũhaka ũrĩhane nĩgwo wĩke atĩ, no mũhaka nĩgwo mũgũnda wakũ tũge wandĩkithio.

Mawatho marĩa makoragwo mekĩrĩirwo nĩ GMO, ũhoro ũkoniĩ ũciarithania wa irio, mamwe nĩ ta rĩrĩ, ndũbatiĩ gũciarithania irio citangĩtwarana, irĩa cingĩrehe kĩndũ kĩũru kana cirehe mĩrimũ, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere. Mawatho maya mangĩ, no mũhaka ũbuatĩrĩre mũtaratara wao wa gũciarithania irio, ndũngĩthiĩ wambie gũciarithania irio na matikũhete rũtha, nĩ megũka makũnyitithie kana magwĩke atĩ. Koguo macio nĩ maũndũ marĩa ũbatiĩ gũbuatĩrĩra.

Thirikari nĩ ĩheanaga mawatho ma kwendia mbegũ na bataraica. Andũ arĩa marendia mbegũ na bataraica rĩ, matibatiĩ kwendia indo goro, ũguo kĩu nĩkĩndũ kĩambere thirikari ĩtaithagia. Nĩ ĩbuatagĩrĩra andũ arĩa marendia bataraitha matikendie goro ũrĩa matabatiĩ na matikendie raithi ũrĩa matabatiĩ. Thirikari nĩ ĩkoragwo na wĩra ũcio. Kĩrĩa kĩngĩ mekaga nĩ rĩrĩ, thirikari nĩ ĩkoragwo na watho wa gũkĩendio bataraitha thũku kana mbegũ njũru, tondũwendia indo ta mbegũ njũru kana bataraitha thũku, thirikari nĩ ĩrigĩrĩirie ũndũ ũcio. Kogu ĩ, nĩmegũkũhinga tondũ nĩwendia bataraitha ĩtakinyanĩtie kĩrĩa gĩbatiĩ, koguo macio nĩ mawatho marĩa thirikari ĩbuatagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrendia bataraitha.